Njĩra imwe cia ũrĩmi iria ihũthagĩrwo kaingĩ nĩ ta, ũrĩmi wa mahiũ makĩria ng'ombe, mburi na ngũkũ, ũrĩmi wa mĩmera ĩrĩa ĩhũthagĩrwo mũno ta mbembe na mboco na ũrĩmi wa mĩtĩ na hamwe na ũrĩmi wa matunda.